Ũhoro ũyũ, kana ũhoro-inĩ wa atumia arĩa moĩkaine ta mama fua, arĩa matindaga barabara-inĩ kaingĩ magĩtanya kuheo wĩra wa gũthambia nguo, ũkoragwo ũrĩ ũhoro mwega mũno. Atumia aya nĩmakoragwo magĩũka, kana nĩmakoragwo magĩthambĩria mũndũ nguo wega, kana magakorwo makĩruta mawĩra ma nyũmba marĩa mabatiĩ gũkorwo marĩ ma ũtheru. Atumia aya arĩa metagwo mama fua, nĩmakoragwo rĩmwe magĩteithĩrĩria mũndũ kũruta mawĩra ma nyũmba, rĩrĩa mũndũ anyitĩkanĩte nĩ mawĩra make kana rĩrĩa mũndũ araruta mawĩra make. Atumia aya mama fua, rĩrĩa makũheo, kana rĩrĩa magũtanya kũheo wĩra ũyũ wa gũthambia nguo, nĩmakoragwo makĩmenya kana nĩmakoragwo makĩmenya kũria mekũruta wĩra wega, na makorwo makĩona ũboco wao, kana makorwo makĩona kĩra makũrĩa oro mũthenya oro mũthenya.